Pesa na apuro go puodho, ma apidhe e oduma kendo andiko jo amal ma doyo oduma ka ose tii. Ka oduma osetegno to akeyo kendo to akawo adhi ma aus oduma go.